Kore ngolikinot sapukin nagiraa iltung'anak aimaa peyie megira atum ebaare sidai naa ana naa nemeeta mpisai tenaa sii silingini olakwanii sii e osipitalini.

Kore neidim sirkali ataasa peyie eiboyoo moyiarritin, naa teneishoo naa iltung'ana nia kiteng'ena e nkotoi naidim atusuuj pee eibooyo moyiarritin, teneboo si o younotoo naa e dawai sipitalini oishore naa ltamoyiak.

Kore nyamali sapuk too sipitalini tena rishata naa ana naa nimeeti ninye ildawai tana sii ilkeek ooki naa . Teneboo ono mees sii mutandao le SHA lkasi.

Kore moyiarr sapuk naiyelo naa moyian naji nebiitia, kore neikoni teneboori naa tene meitumia iltung'ana ntokitin nadunyishereki ana wembei nabo ang'arr teneboo sii nepoo iltung'ana aitibirr ilkwaak lenchee pee meitoki naake akwatiki nkitwaak tana leewa lemee lenchee.

Ketum enkishu tenkop ang' moyian naji orkulip', naa ore eneikuni teboori orkulup naa tenimincho enkishu inonok eok engariak naatoko enchoo naata orkulp' , tenebo sii otinimbotu sii olkitarri metermo enkishu inonok.

Melelek ntumoto olkiek loo moyiarritin naijo sukari arashu presha too sipitalini murrua ang'. Naa tang'araki kore naa sipitalini sapukin naijo noo rifaral keakwa ninchee oleng.

Kore neiko laing'eni le biotisho teneibooyo moyian najo ltikana naa kopoo naa aishoo ntasatii napoo aishoo tana nkitwaak eneeti napoo aitoipore teneboo sii nichoori eldawai lolo iltung'anak o tarasutwa naa enia moyian najo iltikana.

Kore eneiko ilaretok lebiotisho peyie eret intomonok naanuta, tenaa sii Nena naitiishote, naa kepuo naa ninche aaliki enkoito naapuo aim pee etum biotisho sidai eimu edaiki naata afya tiatua naa Maisha enye o Nkera enye.

Kore nkotoi naadimi atusuuj peyie etum inkerra pookin ebaare neisulaki nenia natii irpukeli naa teneyau sirkali e kauntii ldawai o ilkitarini niea ninchee olo irpukeli metataniki naa nenia nkerra natii olo irpukeli.

Kore neiko intoiwuo te murua ang' pepik nkera biot nkata yie naata moyiaritin, naa keishori naa nkerra ndaiki sidan naishoo naa nkerra biotisho tenebo sii o neishorri nkerra ildawai le sipitali, pewuo naa aibooyo imoyiaritin.

Kenyorr iltung'anak te murua ang' ilng'anayiok le eishoi, naa tengaraki kore naa lelo ng'anayiok leishoi naa ninche oopuo aaretoki Olosho metubulu era sidai, eeta biotisho sidai.

Kore nkoitoi naalokunye te esujitai te sipitali emurrua ang naa keeta dupoto oleng. Tang'araki kore naa nkotoo naiboreki nopoo naa ninchee areet lorere notum iltung'anak e biutisho naleng naloo naa aibooyo moyarritin.

Kesapuk batisho nayau engariak sapukin tolosho lekenya naa tengaraki ore naa Nena ariak sapukin nepuo ninche aaku kemitiki iltung'anak epuo ewuejitin naaje natiu enaa sipitalini, sukuuluni tenaa sii etii eng'usi torrok atwa.

Ore nkiteng'ena e biotisha natii ina murua aang, naa tenebo biotisho eishoi, biotisho elukunya, biotisho onkerra o biotisho sii oondaiki.

Kesidai enkariyiano, eyaunoto eretoto ebiotisho, naa tenkaraki kelo naa ninye aaku biotisho tiatua olorere, kake ore naa enyamalitin naatumoretiki naa tenebo olbarabarani torrok, ewuejitin nemeim inkarrin otenebo naa orkiek lemeata sirkali.

Kore aretot naatumi eton ibaya sipitali tolosho le Kenya, naa naisho naa iltung'ana oji community health promoters e iltung'ana eton naa etuu do ibaya sipitali. Naa kore neikuni ninchee naa lelo community health promoters lekiponu ang'as ninchee abaak nikituum taa airifaa echomoo sipitali.

Kore ong'ash ootae eipirrta moyian ebiitia, naa ana naa najo iltung'ana kore iltung'ani oota biitia ketarasu kulikai tenang'ari kikombeni tana sii ndaa. Naa kore naikoni tenetaini naa tenepoi naa aisom iltung'ana alikini ajo meitarasunoi nia moyian to nkorokino te ndaa tana si te nkaree.

Kekumok engolong'i naatae eng'iteng'ena engibooroto emoyian oltikana teKoppikop Olosho leKenya naa kore oltung'ani orikoo naa sipitalini tenebo sii o Non governmental organization , naadua ninche biotisho tiatua olorere.

Kore tang'araki simu neshomoo naa iltamoyia lenia moyian orgoo ana si TB tolosho le Kenya, atum na ninchee nkotoi nairorie olkitarini lenchee alaikwa nelikii sii ninchee ilkitarini naikunarita naa teneendelea. Nepoo sii ilitarini autaa ninchee te simu nemee lasima pee opoo metodua ilkitari.

Kore te kopkop tolosho le Kenya kekumook kiboorot natumore illaasak le biotisho egira aiteng'enisho. Naa tang'araki mesidaan barabarini, netii si nyamali naa aaku meetai seriani amu ketii laarabali oleng enya baata e Kenya.

Kore empalai elinda Mama eneiko teneas esiai naa ore naa peelo eng'itok aisho tesipitali nebakieki naa Ina palai nemeitalaki enchilingini tengaraki naa elo ina palai aaku ninye naitasheiki.

Ore nikoo tenimpotu eng'arri oltamoyiak itii ang' enkata ninoto enyamali naa tiniata naa nambai enchee e simu niosh naa nia ambai naa tinimieta sii oshoki na nkitaarani otii sipitalini kutwaa pee terau naa ninchee nia aari.

Kore enekinko tenekiponaa nkiteng'ena oltikana, tenebo sii o nkoitoi naiboorieki, naa tenelo naa iltung'ana apik iltung'ana seminani newoi aiteng'en lorere, kwanzia nkera mpaka iltung'ana kitua, tonkoito naa naiboorieki ina moyian oltikana.

Kore neikuni teneiboori moyia olgoo naji TB, naa pemeitoki iltung'ana aok kule nemeyiera, tenkarake, ore kule ake naatelepuoki ake tenkiteng' neitu eyierri, keti nkata naata naa ina tenkarake eidimayu neinosa ina kiteng enkujit natii naa olchafu le bacteria

Kore osiai orkioma le NACADA egira akurdu lelo oimina too elkiek oitemerisho naa pee aas naa ninye uchungusi ana njurore pee eiyeloo ajo kakwa ilkiek ookito iltung'anak oleng naa kainyioo pee okitoo iltung'anak lelo ilkiek oitemerisho tenkumoi.

Kore muratare o ntoyei naa keewua naa ninye baatisho atua biotisho oosilan tang'araki kore silaan natumuratari naa ketum naa ninchee nyamali enkaata naemaa naa. Naboo na ninchee aas siai teneboo opayian lenye tana sii enkaata najo naa koloo aisho amu ketum nyamali nkaatai e ishoi.

Ee keetae olchani lemoyian Enkoshoke, naa kore naa ening'o tenitum naa tening'as alo sipitali mikitang'asa naa olkitarri aipim, neyiolou ajo ee kesipa emoyian Enkoshoke eata nikitum naa ninye aishoo ilo Shani.

Kore dupoto natumi teneitushuli nkiteng'ena eishoi te nkisuma esukuul naa tang'araki kore naa nenia nkerra e silaan ena sii laiyok nebuluu era, era ng'enii eloo naa ninchee naikunaa eisho ekenya tene bau enkaatai enchee naishoi ninye.

Kore enkoitoi naibalunyieki peiboori emoyian emirika naa peepuo naa iltung'anak aapal etabiya naapuo naa iltung'anak aatum ilewa ashu enkituak neme lenye, tenaa sii eeta oltung'ani mauasiano olewa kumok ashu wonkituak kumok, teneponu iltung'anak aitumiya Intokitin naijio kondom tenepuao naa aas ilo siai likae.

Kore teng'araki naitumoki oratioti emoyian Ebola too nkwapi elatia. Nikiaas naa eyook mbaa naitua aiteng'en iltung'anak meteiyeloo ajo kainyioo lpurapuri lenia moyian pee okituum naa aibooi enia moyian.

Kore embaa naidim Nanu atejo peyie eponari esipitali e Jaramogi Odinga Oginga Teaching referral hospital, naa peepoi naa aapik Ina sipitali meinyiaki abol Nena branchi tokulie wejitin naijio duo noo Kajiado tenaa teNairobi peebaki naa iltung'anak aatum baare teine, amu kelakwa naa enetii oleng' tooltung'anak lotii ngulie rubat engop.

Koree pee eitanapishe sirkali peyie etum pooki ng'ae olchani le COVID-19. Naa tang'araki kore naa lolo itung'anak otumo ninchee elo ilchani noboo na seseni lencheek ang'oluu. Petaa kore sii tenolutuu enia moyian naa kore naa ninchee nemeitanyamal ninchee oleng.

Enetipaat peyie eisomi ltung'anak lomon le biutisho amu kore naa pee asoma nkerra kumok aisomia lomon le biutisho nepoo naa loosho atum ilkitarini kumok nolo naa biutisho enchee aileape alo aaku sapuk.

Ene tipat irkiek lesipitali tengopnang' naa tengaraki ena naa naapuo aishunye iltung'anak imoyiaritin, naa ketii sii ninche aaku keeta egolon oleng' alang' orkiek liang' amu keipima naa ilkitarrini neyiolou ajo kedup aishunye oltung'ani.

Kore nadamu tenadol ena naa enkipimata e moyian e maleria te sipitali tang'araki king'asi naashi aud lkimojino nikiimpuk isarije nepikii naa sarije enia nkiti ntoki naibung'utai poo apo atum aipima tana eeta maleria tana sii meeta.

Kore ntoki nagira aasa tene naa ole otoon anyitaa matokeo enya naa enkipimata e ukimwii, amu ekore na wueji natii atua naa VCT eng'oji neipimeki emoyian e biitia.

Kore ining'o eniisum oltung'ani pee eyiolou ena siai naa pee elo naa ninye sukuul ilkitarrini neisho naa ilkitarrini teina sukuul eng'eno aisum naa eneikuni eneremi iltung'anak naa akwa kiek eremi.

Kore ena, naa ewueji naijo sipitali, nawuoi naa akordunye iltung'ana otumoo ninche aitumia ilkeek oitemerisho, naa kera naa enetipat tenkarake kelo naa ashuku lelo orere oiminaite ninche tolkeek oitemerisho.

Enetipat teneisho inkera esilan e sukuul, kunaangan naaji sanitary towels tenkarake, nemebaiki inkumok ainyang'u naa kolo sii kunaangan aret ninche, metotono aisoma te sukuul metii nyamali.

Kanyorr enelo enkitok ai sipitali engata natunitie meing'urai olkitarrini eneikunari ninye enaikuni enee aendelea ninye tenkerai, tengaraki kelo naa ninye aaku enetipat teninye kewan weNkerai naa natii Enkoshoke enye.

Enetipat pee incho nkerai ino meshomo atum oldawai nkata e moyian, anaa sii chanjo naibooyo kulie moyiaritin, naa tenkaraki, kereten naa biotisho enkerai ino pelo abulu enkerai eeta biotisho sidai naiboyo imoyiaritin.

Mear iyook ilomon loing'ua olmtandao, tenkarake, kore olmutandao naa meatai oltung'ani oduaya ajo kesidai ntoki nitipika anaa torono, neaku naa keidim iltung'ana nepik ilomon lemesipa olmtandao.

Kore enekitumie enkisuma oo lomon leshumata too sukuuluni naa, ormutandao laijio duo gugul ashu wasap naa keitasioyo ninche amu miigil oltung'ani aata engata Nilo aton teLaiburari aisum embukui.

Kore duatai tenkaraki ina suntai natusulari, naa kenere nelo naa sirikali e kaunti amu ninchee sii oitaitasheki aduaya ta nkariano oleng enchatare e ong'ojitin pee meetoki naa aisulari.

Kore oratioti duo oning'o oleng' tolomoni le taata, naa onukarato napoi naa anukaa opapa sinyati enaa sii Pop, tengop eFatikan amu eirraga naa apa niche Jumatatu.

Kesapuk nyamali natumo losho tankaraki enkienoto o sukuli tenkaraki enchan natasapuka. Naa tankaraki meitoki naa nkerra apo sukulini. Nepoo naa nenia nkerra aaku meirashu kenyaake ninye nekwaa ng'ulikai amu keisomatia naa nkulikai nimeisometa ninchee.

Keekini eng'eno oombala telelero naa tenkaraki etonyorraitie apa ninche ormutandao leSimu neeku naa ore enkata enye sapuk naa esimu ake ninche eing'orita iltung'anak neeku naa meisum embala oolomon.

Kore dupoto oo ngajijik etaarifa pee elimu olomon kutitik naa tengaraki ore lelo omon kutitik naa nepuo ninche aarreten murua metayiolo naa iltung'anak enepuo naa aikunaa teMaisha enche ekila engolong'.

Kore lomon latoning'o det laitisha, naa enkeeya e sipitali nara kanisa natii enkop naji ne Kilifi, najoki iltung'ana keataai olchani le nkishu, neaku kewoi aaked, ninchu lairirua lekitii.

Kore ilomon laibung'a oltau idet naa teneji meekure toii aaa Twenty twenty seven ewoshi Kenya enkura kake ketii olee obo otii kotini ejo naa ninye, kenare naa Twenty twenty six olapa leisiet ewoshi enkesha esiasa.

Kore ilomon duo taata oibala, naa enchere, kewuo naa enkang e Vatican te makao naa kitok e kanisa naji catholic anukaa naa olkitok lina anisa yioloti Pope Francis Duo

Kore entoki ng'ejuk too lomon oing'ua nation media too sai uni naatulusoitie, naa eshomo naa osenetai Les Busia aisitaaya Uhuru oRuto tenkaraki naa esile naata Olosho leKenya najo naa ninye menare Neeta Kenya Ina sile.

Ketejo lomon le taata oipirta oloing'ang'e nchere, kowoi naa atum nchan, kake nemesapuk oleng, too kuna kuti olong'i nawuonu, tenebo naa sii we nkiti olong siake naitoki aosh iltung'ana.

Kore ilomon loing'ua imashinini oolomon naa keeta dupoto sapuk oleng' amu kepuo naa ninye aarreten iltung'anak neiteng'en, nepuo naa duo aisho iltung'anak angae ng'eno neanteleya iyie te Maisha.

Kore enkoitoi nanyorr Nanu atumie ilomon naa tengaraki kanyorr Ina naa kaing'orr sii entoki nagira aasau naa teina Kata.

Kore oshi too ngolong'i pooki alusoki enteipa naa kaing'orr naa taarifa, tentiifi paa atum naa atayiolo ajo kanyio duo nagira aasau tele Osho Lang' lekenya.

Anyor oshi nanu ainining'o redio naji Redio Maisha, naa tenkaraki eata lomon sidan, lomon loaku kobore, na lomon sii laaku keitaasaki naa utafiti, metaa metii sapare atua.

Kore Tiifii nanyorri aing'uraa oleng' tolosho lekenya naa sitisen Tiifii naa tengaraki kelo naa ninye ayau entokitin' sidan, ilomon le mashinani ilomon lieatua enkishu aiteng'en naa iltung'anak neitiship.

Kanyorr ainining'o Jeff Koinange tentiifi esitisen, tengaraki ore naa ninye naa kore Ina Kata naa kelo ninye aipotu ilarikok nelo aiparishore nikiyiolou naa ajo kanyio nagira alo kwe te Kenya.

Kanyorr ainining'o erishata esiasa te rredio, naa tengaraki kelo sii aiteng'enisho neliki sii iyiok eneikunari erishata esiasa tena Kata te murua pee kiyiolou naa eniking'o tenikiosh engurai tenakata teneponu.

Kore iroruat naidimie aatudumu peyie eponari ilimunot oo lomon too Nkoitoi napaasha naa tenebo naa eboloto oo nkoitoi kumok oolomon serkali otenebo naa engarriyiano nayauni aalimilunyie olomoni leteknolojia nayauni naa aalimunyie ilomon.

Kore esiai naasita ilang'eni peishori eretoto temurua otenebo sii outafuti ebiotisho otenebo sii outafuti ok nkoitoi naishorunyieki ilomon oosipa ooret naa Inkera o Nkishu temurua.

Kore dupoto naing'orieki taarifa naa teneing'orr tung'ani taarifa naa kelo naa aaku arriyia, amu keyiolou entoki naloito kwee tiatua olorere otolosho naa pooki lekenya.

Kejo lomon obayie o larikon lolosho, a nchere eshomo naa ilkitok lekampuni estima lenkop naji Vietnam, alo ajo ore enyamali naata Kenya, naa ena naaku keata impangoni kake meitimisha tenaa sii meitabaya nena duat enche,

Kore entoki nalotu indamunot tenidol ena, naanapakata ewuo isikarini arapu oseseni oltung'ana oataraki, toomuruai napaashipaasha, metaa kewoitai naa peewoi aiturra ilo sesen.